ore iltunganak omanaya moikwape olosho le kenya aa nchere northern kenya, naakenga ninye aaku ilaramatak loswami naapaasha ,aa nchere pastrolists .naa ore naa kuna tunganak omanya ina kop naa ketii iltunganak oji isambur, netii ilturkana ,netii siniche iltunganak oji rendile. ore nena kwapin naa kwapin olameyu neeku ketii eramatare oswami oleng.

Ore entoki nadolita teinewueji naa nchere esiai najo ilashumba ene pre natal care naa ore ena siai tenkutuk aang' , naa oramatie le entomononi nanuta . Aa nchere, keishaakino aake naa pee ore piidol arashu iyiolou ajo itunute, neishaakino pee ilo adol oldakitari te sipitali, pee kitumoki atoliki eninko oramatie le enaduo kerai naabulu tenkoshoke, o teninko sii teniramat kewon. Naa ore ake pee itumore oladuo daktari nikincho inoolong'i nontoki alotu mikingurari aa nchere check ups peyie etumokini atayiolou enaduo kerai egira abulu te enkoshoke, neyioulouni sii siininye afia ino makewon.

Ore ninye embae e dukuya naa ore entoki nadolita tena pisha naa biashara oo ndaiki kutitik, ashu nchere small business naa ore enkoitoi naiteng'enie oltung'ani pee eyiolou ena, naa kang'ass aitawang'aki ajoki Kaa biashara ena. Neyioulou ajo kai eikunaa ena duo biashara. Ore sii ene are, naiteng'en entoki naji business idea, aa nchere eyolounoto tipat enaduo biashara naasita, pee eyiolou ajo kainyoo pee nenarikino neas ena biashara, naa kainyoo faida nayaki enaduo biashara teneas. Ore embae e uni naa siininye enetipat naa keiteng'en oladuo tung'ani entoki naji financial literacy. Aa nchere kenarikino paa ore pee eibung' oltung'ani enaduo biashara neng'war neyioulou dei ninye eneikunaa, neitoki sii aaku enetipat oleng' pee eyiolou eneikunaa naduo rupiani enyena e biashara. Pee eyiolou aneiko pee eibajet intokitin e biashara o enolmarei amu eatai naa siininye.

Ore entoki nadolita tene wueji naa sign naitodolu ajo metii internet naa ore naa ena naake imaanisha miindim ai access a siaitin e online, ashu online services nijo naaji webiste, emails ashu dii ninye apps naitumia data. Ore sii entoki naisababisha ena naa elelek itabolo wifi arashu data, nimiata naduo data naitumia ina connection.

Ore ninye enkoitoi e dukuya naa, adolita oltung'ani opikita ilpirai enkare. Naa ore te enkoitoi ai makewan, ne me sidai arashu mang'war ena bae. Amu ore entoki naijo enkare naa entoki e maana te enkishui oltung'ani, ashu najo ilashumba basic need. Neaku naa kenarikino naa ore intokitin naijo Kuna, nenyamaliki serkali iltung'ana pee etumi teleleki.

Ore entoki nadolita naa adolita oltasat arashu orpayian otonita too lorikan te nkaji, nadolita entasat enapita esaani naatii endaa nenapita enkare tenkilasi. Kitodolu naa ena njere ore ena tasat naa entasat naema negira ayaki oltasat lenye endaa we nkare, enaa enanarikino tolkuak lormaasai pee ishugulikia entasat orpayian lenye.

Ore nanu naa kara ole nkaji e odo mong'i arashu nitanareyieki aajo The reds, naa ore sininye enkaji e odo mong'i neeta irgilat opaasha tiatua a njere, keetai orgilata oji olormakesen neetai orgilata oji oloormolelian, nitokini ataa orgilata oji olormeponi arashu iltaatasero.

Ore ninye entoki edukuya eton itu aol, naa ore fake news, naa ilomon lama letipat arashu lemesipa. Na ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ilomon lemesipa, naa kang'as ninye aiteng'en pee ajur ilomon pookin, amu kitodolu naa njere arashu kesipa ajo mapookin ilomon osipa. Nitoki sii aaku, kasidai ake tenitum enkarriyiano epooki toki, amu ore ilomon lemesipa nelelek nai kintapong'oo.

ore inkutukie nadup nanu airoro oleng naa uni. ore ene dukuya oleng' naa enkutuk naa naikino ashu mother tongue naa enkutuk ekimaasae ina .Neitoki sii aaku kadup Inkutukie nara are naitumiay tolosho le Kenya arashu two official languages, etii enkutuk e kingeresa ninye itumiay too sukuulini ,nitumiay te government arashu egirae aitayu sheria niaku kadup naa sinye airoro ina kutuk oleng. naitoki ake adup enkutuk e kiswahili ,aa ninye eirori tolosho lekenya oleng ,ninye enkutuk naitutum nkabilaitin pookin naapaasha.

Ore entoki edukuya naa eng'as ninye eeku adolita pisha ewuoji naji Fort Jesus natii Mombasa naa ore entoki nalotu indamunot arashu elukunya ai tenedol enaduo pisha naa ore ene naa keyau irmusungu ashu iltung'anak kumok oopuo enduo wueji tenkaraki epuoi aiteng'en arashu epuo aiteng'en history e Kenya apa toonkatitin naatulusoitie.

Ore entoki nadolita tenapisha naa kadolta enkayioni arashu enkiti kerai nemeeta nkilani naitadolu ajo keeta emoyian naji kwashiokoo. Ore enamoyian na ore entoki naisabibisha na tenimiata entoki naji protein to sesen aanchere protein deficiency naa ore irbulabul arashu entoki naitodolu ena moyian naa kejeyu oltungani enkosheke nesasu si alangu oltungani, na ore enkoitoi naiborieki enaduo moyian amu kenyor atijinga nkera kutitik naa tenenya oltungani ndakin na rich in proteins nijo ndakin nijo kule, nkirik ormayai onkulie ake kumok naata proteins.

Ore embae e dukuya naa, adolita te picha oo oltung'ani ogira ayierisho. Naa ore enaiko pee aiteng'en oltung'ani ena siai naa aisidai teningas atayiolou ninye intokitin natii jikoni, naijo isaanini,o imotiook o nkalema , nintayiolo sii spices naitumiai enooshi kata egirai ayierisho, pee eyiolou ajo kakwa kenarikino pee eitumiya isai naake. Naitoki sii aiteng'en oladuo tung'ani imbarakinot naayiou ena siai e yierare amu sidai naake ke safety tinaa rishata amu aikumok intokitin nelelek nekintanyamal Niko kengalem arashu ninye enkima. Ore pee elusoo Nena naiteng'en oladuo tung'ani eneiya taata aiteru too intokitin naalelek naijo eyierata e shaai, arashu ninye aitokie ilmayai naa aisidai teneas enoshi kata etii sii ninye, pee edol nesuj pee etumoki aibung'a. Ore inaasuju nena, naa aisidai tenaisho oladuo tung'ani imbarakinot eyierate aa nchere recipe.

Ore oshi taarifa ,na kaing'or ashu kaisum oshi nanu kila tedekenya ashu teipa. Tenelo ninye namatumoki aisuma ashu aing'ura enaduo taarifa pookin, na aisidai ake tanaimaa inkorroki alomon ashu headlines, amu aisidai teniyiolou ajo nyoo nagira aasa tenkop arashu tolosho, pee iarriyianu ake tontokiting' nagira aponu.

Ore entoki e dukuya angass aaku adolita eselenkei natishipe natii safari e boo aa nchere adventure arashu outings . Naa ore naaji te nanu naa aisidai ele kuak naa kainyor . Naa ore imbaa nanyorie naa engas ninye aaku eipang'ua oltung'ani te siai etanaure, naa aisidai ake nilo boo ashu enkai wueji tofauti nemee ewueji duo nitiia eng'ieng'ie osesen too kulie tokitin napaashar. Ore sii enkai, ore wnkipangata e boo arashu adventure naa ekintengen too intokitin kumok oleng'. Aa nchere elelek idol intokitin arashu ilo enkai kop ng'ejuk nitum intokitin neitu aikata idol nekintengen too inkoitoi kumok napaasha. Neaku kincho entoki najo ilashumba new experience.